Ene dupoto teneitalami endaa te mukunta amu ketumoki indaiki pookin aanotito entulugumi sidai nabaiki, nebulu aatum empeku sidai oe nkisampu sidai.

etii iltunganak aare oitasho too baisikilini tolabaribara, netii ebaisikl nabo nairagita meeta olopeny, netii egari nagira alotu ena alo sii ninye.

Adolita okitok le Kenya yioloti anaa president William Ruto tenebo orkulie tunganak egira arikoo esiaai esirkali ombaa natumoyu te internet.

Manyorr irpaek oopejo amu kaitotir enkoshoke ,nainosie emaki ,nemanyor sii empuruo oljiko amu kajing irgoso tenebo oldasin nayaki enyamali ebiotisho.

Kayiolo embata ooretot e sirkali anaa :NSSF (iropiyiani emoruaoo),NHIF naitasheiki biotisho, KRA neitasheiki imbaa e biashara O HELB iropiyiani naisumareki.

Keishiaa nimitalaku sirkali mbaa pookin edigitali natii atua eretoto esirkali peyie etumoki pooki ngae atabaiki nena retot.

ore benki e KCB naa keeta iretot kumok e internet naidim oltung'ani anoto tesimu enaa arew iropiyiani, ang'amu iropiyiani iidim sii niny'angu credit arashu itayu iropiyiani nelak imbaa sapukin.

kegira olarikoni kitok lolosho le kenya William samoei ruto arikoo ilopisaani le kenya tenebo workulie arikok lesirkali enkoitoi e dijitali oorpolisi.

kenarikino neetay jiko koa sapukin loidim naaji aatanap imotiok sapukin nidim sii atanap inkimaitie maare arashu uni peyie eitelelek esiai eyiarare.

keishakino poking`ae omanya olosho le kenya netabayie ilarin tomon oisiet neeta enkipande peyie elak kodi kila olari.

Eitu aikata aas esiai naijo ena niaku meeta nadamunyie katukul.

Kadolita eruat, kadolita iltai waare ,adolita entupa enkare tenebo wo enkararai enkare nadolita inamuka eluata nabo onkilani natii eruat tenebo ombukui are.

Ore irkitarini naa iltunganak le tipat oleng amu keisho yiook enkoitoi e biotisho neutaa yiok ,neisho yiook olchani enkata nikimoyiaa .

Adolita ilowuarak imiet ,nadolita iloitikoishi ware we engari e watalii nagira atoni aing'or ing'wesin entim.

enkaseti olapa ledukuya, nrarikini tikitam oobo, olari loo nkalifuni tikitam oimiet, eitodolu ilomon oibala teina olong' etii olomoni ledukuya anaa ole jaji kitok martha koome.

ore emasho oo ntaleng'o naa emasho namurati inkayiok, peeku ilewa tiatua emurua, niaku ninye ena.